Aya nĩ arigiti kana aruti a wĩra thibitarĩ-inĩ makĩgathĩrĩria motungata mao kũrĩ andũ. Kũroneka harĩ na andũ angĩ hau maramathikĩrĩria na nĩguo mahote gũtaũkĩrwo makĩria kũ m motungata marĩa maheanaga. Nĩmaronania kĩbandĩko-inĩ atĩ ũgitĩri wa mũrwaru nĩguo wa bata mũno makĩria kũrĩo na maroneka marĩ akenu kwoguo kwonania nĩmakeneire wĩra ũrĩa mararuta na kwoguo kũhe mũrwaru mwĩhoko atĩ nĩegũtangĩkĩrwo nĩ andũ makeneire wĩra. Ningĩ nĩmarenda kuonia andũ atĩ mworoto wao mũnene nĩ mũrwaru akorwo akĩrorwo na njĩra ĩgwete, na maũndũ maya mothe nĩmakũgacĩrithia ũrĩa mũingĩ ũramaiyũkia nĩguo mahote kũmacerera nĩguo mahote kũrigitwo.

Ũhũthĩri wa kompuita mũno rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, andũ metĩkĩtie atĩ ĩhũthĩkaga mũndũ arĩ thĩinĩ wa nyũmba, kũndũ gwĩ kwĩna thitima nĩguo ĩngĩgĩthira mwaki nwĩkĩre, na handũ hatarĩ na ũtheri mũnene nĩũndũ wa gũthokia maitho, wa kmerĩ nĩ ũrĩmi na ũrĩmi wa thara mĩgĩka-inĩ ya mũgũnda, nĩguo kweherania mĩmera kuuma mũmera ũyũ, nginya ũrĩa ũngĩ, rĩngĩ ũhandĩte mboco, na mbembe, ũguo nĩ ũhotaga gũtigithokania na thara, ũndũ wa gatatũ hĩndĩrĩa mũgũnda ũratheriwo, nĩguo rĩngĩ kũhandwo kĩndũ kĩngĩ, mũno rũrĩrĩ-inĩ rwakwa tũticinaga mahuti, nĩũndũ wa kũraga tũnyamũ tũrĩa tũhotaga gũthondeka tĩri, koguo mahuti macio meheragio, mamwe nĩ mathĩyagwo nĩguo maheyo ngombe, kana mbũri, na marĩa matangĩheka mbũri, kana ng'ombe, nĩ meheragio makaigwo handũ hangĩ nginya rĩrĩa magabutha marĩmo maika.

Ũyũ nĩ ũrĩmi wa mĩmera ya gĩkĩro kĩa igũrũ, ĩrĩa nonginya wambe ũhande mbegũ ĩrĩa ĩtĩkĩrĩtio kana ĩrĩa ĩhetũkĩtio thĩini wa natharĩ na ũmĩtũngate wega. Ũcoke mũmera ũcio wakinya thikũ irĩa ciagĩrĩire ũkaũtwara mũgũnda-inĩ. Na haũ nonginya ũrore gĩthimi kĩa, kũma ũraihũ wa kũma mũmera ũmwe nginya ũrĩa ũngĩ, kũma raini ĩmwe nginya ĩrĩa ĩngĩ, kũringana na ũrĩa wathĩtwo nĩ mũtaramũ. Ningĩ nonginya ũkorwo ũkĩrora kana mĩmera yakũ ĩna maĩ ma kũigana kana ferterlizer na thũmũ, nĩgũo ĩhote gũkũra wega. Nongina ũrore kana mĩmera nĩĩrabatara kũnyitĩrĩrũo nĩũndũ wa kũũnĩkanga nĩũ, rĩngĩ rĩrĩa kwĩna rĩhũho rũnene, nĩgũo mĩmera ĩyo ĩhote gwĩtiria na gũkũra wega

Ĩĩ nĩndi ndahanda nyeni ndarĩkia thukuru ndĩna mwihoko atĩ nĩikandeithia ndaciendia ngũ hote gwĩka ma ma mabataro makwa, na ngĩtungata mĩmera yakwa wega, ngĩmĩheaga maĩ na kũrĩmĩra, na gwakinya hĩndĩ ya thoko nĩ kwa ĩrĩ na andũ aingĩ mahandĩte nyeni, na koguo citiagũrirwo wega ũgũo ngĩthiĩ hathara hanini. No ngĩka wĩra ũcio rita ria kerĩ nyeni cia kerĩ rĩũ nĩ ndagĩire na bainda nene, na cikĩhota kũndeithia kũgĩa na na mbia cia kwanjia biacara ĩngĩ. Wakerĩ, gũthĩi na mwana harĩ kũndeithia harĩ wĩra wa mũgũnda, na nĩangiire mũno na ngĩremwo nĩ kũruta wĩra ũrĩa kwagĩrĩire.

Ũrĩmi wa nyanya nĩ ũrĩmi wĩkĩrĩirwo mũno thĩinĩ wa gĩcigo gĩakwa, nĩũndũ andũ nĩ marĩkĩtie kũmenya bainda nene ĩrĩa yonekaga na ũrĩmi ũyũ, andũ arĩa othe mehakuhĩ na rũĩ, kana hakuhĩ na ndemu, mategete maĩ na makamarorĩa mĩgũnda-inĩ yao nĩguo mahote kũrĩma, harĩ ühũthĩri wa nyanya, mũno nĩ ndĩmĩrugaga thĩinĩ wa irio hakuhĩ ciothe iria ndĩraruga, nĩ ũndũ wa mũcamo mwe ũrĩa yongagĩrĩra irio-inĩ igacama wega, ningĩ nĩyongagĩrĩra rangi thĩinĩ wa irio, ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ ndĩyaga nyanya ĩtarĩ nduge, nĩũndũ wa bainda ĩrĩa ĩrehaga thĩinĩ wa mwĩrĩ, ta kũgirĩrĩria mĩrimũ,

Ũndũ wa mbere, nĩ gũtarĩria mũndũ ũrĩa akũhota gũthondeka mĩtaro nĩguo ahote kũhanda kĩrĩa arahanda. Wakerĩ nĩgũcagũra mbegũ ĩrĩa yagĩrĩire mũno makĩria ya kũrĩmwo hĩndĩ ya ihinda rĩu. Ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ kũmwonia ũrĩa mĩf ũrĩa raini icio cia maĩĩ ciagĩrĩirwo nĩ gwĩkĩrwo nĩguo ĩhote gwĩk kũhe mĩmera ĩyo maĩ nĩguo nĩngĩ tĩri ndũkaingĩre na maĩ maremwo nĩ kũũma. Ningĩ harĩ ũhũri wa ndawa nĩngũmuonia gĩthimi kĩa ndawa na maĩ marĩa magĩrĩirwo nĩ gũtukanio, nguo iria agĩrĩirwo nĩgwĩkĩra nĩguo agitĩre mwĩrĩ wake kũũmana na gũitĩkĩrwo nĩ ndawa na kũmwonia harĩa ndawa ĩyo yagĩrĩirwo nĩ kũhũrwo okorwo nĩ ya mathangu kana nĩ ya mĩrita-inĩ, nĩguo ĩhote kũhe mĩmera kĩrĩa kĩgĩrĩire. Ningĩ ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ ũhoro wa kũnyitithania mĩ raini cia maĩ, nginya harĩa maĩ marauma nĩguo nĩguo ahote kuona maĩ macio nĩ maroka ũrĩa kwagĩrĩire matigathambie tĩri hĩndĩ ĩrĩa maĩ marekĩrwo mĩmera-inĩ.

Ũyũ nĩ mũtambo ũrĩa ĩrehetwo nĩ thirikari ya Kenya, nĩgũo ũhote gũteithia aikari othe, mũndũ akahota kĩgia na maũtũngata arĩ ona arĩ gwake mũciĩ, tonginya athiĩ wabici-inĩ ĩrĩa arabatara. Na koguo ũndũ wa mbere, noũkorwo na thimũ, na mĩmaronania atĩ wĩna thimũ niũkũhota kũingĩra thĩiniĩ wa mũtambo ũyũ, ũrore nĩ ũtũngata ũrĩkũ ũrenda, ũkona nĩ maratathi marĩkũ ũrabatara kũihũria kana nĩkĩ wagĩrĩire kũneana kana kũrĩha nĩguo wone ũtungata ũcio. Na ũndũ ũyũ nĩũhũthĩtie mũno maũndũ, tondũ andũ rĩũ matirathiĩ kũbanga raini metereire kũĩrwo nĩkĩ kĩagĩrĩire, ningĩ ũcoke mũciĩ wethe kĩndũ kĩũ na nĩgũo ũcoke ũthiĩ ũheyo motũngata. Ũguo nĩ nĩũndũ wagithĩrĩtie mũno ũheithania wa o motũngata kũũma gwĩ thirikari nginya kũrĩ aikari akwa.

Rĩrĩ rĩkoragwo rĩrĩ ihinda rĩrĩ bata mũno harĩ mũndũ ũrĩkĩtie cũkũrũ, tondũ kũma haha nĩagũkorwo akĩmenya kana nĩarahatũkire wega kana nĩaragũire, na angĩkorwo nĩarahetũkire wega akaiyũkio wega nĩ aciari, arata na nginya agakũngũĩrwo mũno makĩria, na akamenya atĩ nĩegũthiĩ nambere ona kũingĩra cũkũrũ ĩngĩ ahote kũgĩa na kothi ĩrĩa ĩkũmũteithia gwetha mbia, na kwĩgacĩrithia thĩinĩ wa ũtũro. Harĩ mũndũ ũrĩa ĩgũĩte kana kĩgeranio gĩake gĩgakanjũo, nĩgũkoragwo na kĩeha mũno tondũ gũkoragwo kũhana tarĩ gũo mũico wa, mũico wa ũtũro, tondũ kũma haũ nĩũgũkorwo ũgĩtangĩka mũno gwetha cũkũrũ ya ĩrĩa ĩngĩkũhe kothi, kothi ĩngĩhota gũgũteithia thĩinĩ wa ĩtũro. Ningĩ harĩ andũ aingĩ, ihinda rĩrĩ rĩkoragwo rĩrĩ rĩa mwanya mũno gũkũngũĩra ciana irĩa ciĩ ciĩkĩte wega thĩinĩ wa cũkũrũ citũ. Okorwo nĩ mwarimũ akamenya atĩ angĩkorwo arĩa arathomithagia nĩmahetũkĩte wega, rĩngĩ nĩarerĩirwo nĩekũongererwo mũcara na kũogũo nĩ ũndũ ũkoragwo na ũritũ mũnene mũno kũrĩ andũ aingĩ.

Mbembe nĩĩgenagia mũno makĩria rĩrĩa irarugwo na mboco igatuĩka gĩtheri, na nĩũndũ wa ũrĩa ihũthagia wĩra harĩ mĩrugĩre ĩngĩ. Wambere gĩtheri kĩu nohote gukĩria kĩrĩ gĩka na gĩkorwo kĩrĩ ona umithio ta irio iria ingĩ thĩiniĩ wa mwĩrĩ wakwa. Wa kerĩ, nohote gũkaranga gĩtheri kĩu na indo ingĩ ta waru na karati, na ikorwo irĩ irio cia kwagĩrithia mwĩrĩ mũno makĩria. Ningĩ no hote kũruga gĩtheri kĩu na waru i ikimĩtwo, nĩguo hote kũ kũruga irio cia ũndũire ciĩtagwo mũkimo, na koguo gĩtheri no kĩ hari niĩ nĩ njĩra ya raithi mũno, tondũ no hote kũruga irio mĩthemnba mĩingĩ nakĩo.

Cukuru cia ũthomithania wa ũhũthĩri wa matharaita ta bunduki kana mishale ya mbara nĩ kũrehaga maũndũ matiganĩte thĩinĩ wa meciria makwa. Wambere nĩ ũndũ mwega nĩguo andũ makahota kwonio ũrĩa indo icio ihu irutaga wĩra ta bunduki ĩrathũkagio ĩrathũkagio atĩa na nĩũndũ wa gũkenera mũno kũĩg kũĩgua ũrĩa borithi maĩguaga rĩrĩa mararathũkia. Ningĩ ũndũ wa kerĩ nĩ ũndũ wa kĩeha nĩ kuona atĩ andũ amwe mathiaga gũthomithio no ningĩ magoka magakĩra mawatho na makanjia kũhũthĩra rĩngĩ bunduki kana ona mishale ĩyo kũiyĩra andũ kũ kũraga andũ arĩa mamahĩtĩirie na gwĩka maũndũ mangĩ maingĩ maria matagĩrĩire rĩngĩ ta gũthiĩ kũiya mahiũ ma andũ na kwoguo ĩgakorwo nĩĩrarehe maũndũ. Ĩĩ nĩĩrarehe gĩkeno harĩ niĩ na ningĩ ũhoro wa kieha nĩũndũ wa andũ acio mangĩthiĩ mahũthĩre ta bunduki gwĩka ũũru.

Ũhũthĩri wa thimũ harĩ kwona motungata ma bengi kana ma sacco ĩrĩa njigĩte mbeca kũgerera thimũ-inĩ nĩũndũ ũranyonia ũrĩa mĩtambo yũkĩte kwagĩrithia ũtũro, kwoguo ndirabatara hĩndĩ ciote gũthiĩ bengi-inĩ okorwo he mbeca ndirabatara kũruta kana gũtũma, no hote kũruta mbeca icio bengi-inĩ yakwa na hote kũhũthĩra harĩa harĩa njagĩrĩire. Ũndũ wa kerĩ nĩkũndirikania ũrĩa mĩkora ĩingĩhĩte nĩũndũ wa ũhũthĩri ũyũ makahota kũhũ gũgũtũmĩra rĩngĩ magakwĩra he ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gwĩka na thimũ yaku nĩguo mbia ciaku itikaiywo, no rĩngĩ wahihinya kĩrĩa marakwĩra mbia ciaku igatwĩka nĩciathiĩ ciothe. Ũndũ ũria ũngĩ nĩ ũrĩa maũndũ ma hi na hi maratangĩkĩrwo na ihenya kũgerera mũtambo wa thimũ tondũ angĩkorwo he mbeca ngwendaga na henya mũno na rĩngĩ ndingĩhota gũkinya bengi-inĩ yakwa no hote kwoya naihenya na ndĩcitume kũrĩa ciagĩrĩire. Oho ningĩ harĩo na motungata ma kũheo loan, angĩkorwo hena maũndũ ngũbataire nĩ gwĩka na ndiuma na mbia icio no hote gwĩtia mbeca nini kũrĩ bengi na ĩkandũmĩra o hau hau ngahota kũ gwĩka wĩra ũrĩa wagĩrĩire na mbia icio.

Haha hena mũndũ ũroneka akĩarĩria arĩa aingĩ, na aroneka nĩ mũndũ mũtongũ wĩna ngari nene, na nĩaũmĩtwo thũtha nĩ ngari ingĩ, cia arĩa mamũ fuata rĩngĩ nĩo maramwĩkĩra hinya nĩguo ahote kwarĩa. Nĩ kũronekana kwĩna andũ makenereire mũno ũrĩa aramera na makaugĩrĩria mũno na nĩkũrĩ oho angĩ matarĩ akenu na matirenda arie. Na ũndũ ũyũ ũhana tarĩ campaign rĩngĩ nĩ kura arahoya nĩguo athurwo thĩinĩ wa gĩturwa fulani thĩinĩ wa thirikari. Ũndũ ũyũ ndwagaga hĩndĩ andũ mekũ makũrangana mũno na rĩngĩ gũkagĩa na andũ mekũgurario na angĩ megũkua nĩũndũ wa mĩgucanio mĩgucanĩrie ĩno ya arĩa amwe nĩmarenda ũrĩa ũraria na arĩa angĩ matiramwenda.

Kũrĩhwo na ceki nĩ ũndũ ũrĩa ũmwe itendete mũno, tondũ haũ kabere he hĩndĩ ndarĩhagwo nayo na rĩngĩ ũgakora ũrĩa ũrakũriha na mũthenya rĩngĩ nĩacereirwo na watwara ceki ĩno bengi-inĩ ĩgaikara thikũ ithatũ kamũira wonete mbia ciaku, na koguo no ũtangĩke mũno tarĩngĩ nĩ nyũmba ũrendaga kũrĩha, na ndũngĩhota kũiguithia mwene nyũmba atĩ nĩũndũ mbia ciaku itakinyĩte. O ho ningĩ nĩũgũtwara ceki bengi-inĩ na ĩgaikara thikũ ciganona nĩguo marakũhũrĩra magakwĩra ũcio ũrakũrĩhire ndarĩ na mbia bengi-inĩ ,na koguo rĩrĩa ekĩra egwĩkĩra mbia bengi-inĩ onawe nĩũkũrĩhwo nĩ ũkũ nĩũgũtinio mbia ciaku, nĩguo ĩhote kũrũgamĩrĩra ngarama ya ceki ĩyo kwaga gũthiĩ wega.

Noti ici cia mbeca no cikorwo ikĩagĩrithio mũno makĩria na gũthondeka kũhũthĩra iratathi rĩa gĩkĩro kĩa igũrũ biũ, nĩguo ĩkahota gũikara ihinda inene ĩgĩgathũka. Na ningĩ nĩĩgũtũma arĩa macabaga mbeca citarĩ ciama maremwo, tondũ matingĩhota kwĩgũrĩra iratathi rĩu rĩa goro. Ningĩ matukũ-inĩ marĩa maroka, no twe no nyende mũno mahũthĩre iratathi rĩa goro na ningĩ ĩhane ta ĩrekĩrwo kanaironi kanini, nĩguo atĩ mbeca ĩyo ona ũngĩmĩhũra nguo-inĩ, no ĩgũikara ĩrĩ o mbeca njega ĩtathũkĩte, na koguo nĩĩkũnina nĩĩkũnyihia ngarama ya gũcabithia mbeca harĩ mbanjeti-inĩ ya bũrũri, na koguo mbeca icio cia kũcabithia no cihote gũthiĩ na mbere kũruta mĩrandi ĩngĩ ĩngĩteithia andũ na aikari a bũrũri.

Ũhũthĩri wa thimũ nĩ ũcenjetie maũndũ maingĩ mũno, ũrĩa oũrĩa mahinda marathiĩ, tondũ thimũ irathiĩ ciagĩrĩtio mũno makĩria, na koguo nĩ ũgũkora thimũ ĩrarũta wĩra ta computer, na ĩkahota gwĩka maũndũ marĩa mothe ũngĩkwa wĩna computer yakũ. Ningĩ ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ ĩrehete motũngata mega tarĩũ no wĩkĩre bengi yakũ thimũ-inĩ, na ũkahota kũgia na maũtũngata marĩa ũngĩagĩa korũo wathiĩ bengi. Ningĩ ũndũ ũrĩa ũngĩ andũ nĩ marakorwo mate, matekwaria ta tene andũ nĩ macemangia na makahota kwaranĩria noriũ ũgakora andũ nĩmarahũranĩra thimũ na kũogũo hakoneka hatarĩ na bata mũnene wa gũcemania mũno. Ningĩ no kũrehete andũ kwaga rĩngĩ kũigũithania, tondũ andũ ona macemanĩtie o mũndũ arĩ thimũ-inĩ yake na koguo gũtirĩ ũndũ mangĩhota kwarĩrĩria. Ningĩ ũhũthĩri ũyũ wa thimũ nĩ ũtũmĩte andũ angĩ mathũkie maitho mao na koguo nĩ ũgũkora andũ aingĩ thaici magĩkĩra macicio gũkira thaũ kabere.

Mbeca nĩikoragwo na mawĩra mwanya mwanya na nĩkũraringana nĩ mambura marĩkũ. He rĩmwe ngũkorwo ngĩrĩha nyũmba, rĩmwe kũ kũrĩha cukuru, kũgũra indo iria irabatarania thĩiniĩ wa nyũmba, irio na maũndũ marĩa mangĩ. Rĩrĩa rĩngĩ mbeca nĩigũkorwo ikĩndeithia gwĩkenia ta gwĩtwara handũ gũthiĩ gũcera gũthiĩ kũrĩa irio njega na maũndũ mangĩ ta macio. Ningĩ mbeca nĩikoragwo irĩ cia bata biacara-inĩ tondũ nĩngũhota rĩngĩ kũrĩha nyũmba ĩyo ya wĩra, nĩngũhota kwongerera indo iria irabatarania thĩiniĩ wa wĩra ũrĩa ndĩraruta, ningĩ nohote kwona kana okorwo mbeca nĩ nyingĩ nyongerere motungata marĩa ndĩraheana harĩ arĩa nyendagĩria.

Ũcagũrania wa taka taka nĩũri na baida nene mũno harĩ marĩa matũrigicĩirie, na wambere nĩ gũtigithũkania gĩko kĩrĩa kĩngĩbutha na kĩrĩa gĩtangĩbutha. Gĩ gĩko kĩrĩa kĩngĩbutha nĩgĩthiaga gĩkaigwo handũ ngĩnya rĩrĩa gĩgabũtha, na gĩgacoka gĩgatwarwo mũgũnda-inĩ gĩatukanio na tĩĩri irio igakorwo igĩkũra wega makĩria. Ningĩ gĩko kĩrĩa gĩtangĩbutha nĩgĩthiaga gĩka gĩgekĩrwo mwaki-inĩ mũnene gĩkarerũka ta maratathi ma naironi na makongererwo indo ingĩ iria irabatarania nĩgũo ihote gũthondeka indo ingĩhũthika thĩinĩ wa mũciĩ ta basin na matangi ma gwĩkĩra maĩĩ. Oho ningĩ nĩkũrĩ ataramu arĩa marahũthĩra gĩko gĩkĩ kĩa naironi gũthondeka indo cia gũthondeka bara ta kaburo iria cia gwĩkira kuũdũ ta mũrango-inĩ mũnene wa nyũmba onginyagia haria ringĩ ũgũthiĩ kuingĩrĩra ngari.